Kinetin chito olekioito boishonoton, yon kewe ele yoen boishonoton ak kowenye boishet neyoe inyorchinge ngonmotet kou elekekerte ak boishonoton neyoe neyoe chichoton, imuti chitage sukul ak kwo koborun ole kiyoito koborun oratinwek tukul yoton nii akopo boishonoton. Ikere boishonoto ak iwe iyai en gaa en atgai tukul olom imiten buch iyoe iyoe kokiten tatun inai kounoton.